Kesidae oleng esiai nauni nkitunkuuni amu, kore naa ninche, naa kenyor iltung'anak atipik atua daikin enche, enyaita na kitobir meoto oleng, peesidanu naa. Ore enkae si na njere, ore nkitunkuyuni na kewosh ake ninche lapaitin okuni pesoku tompareti. Neeku kitodolu ajo kore olaramatani lo nkutunkuuni na kesoki aanyu tolapaitin okuni ake, nemir. Ore emkae, na njere ore nkitunkuyuni, mea sininche ewueji nelala. Kenkiti wueji ake, kake niun inkitunkuyuni kumok.

Ketii akeyie ntokiting naijo kiroshi oleng',ake kore naduo amu etii ena mashini, keninye itumie anapie tekeyie tewueji naa keedo oleng',naa ore oltung'ani duo onapita, mekire ening' enkiroshi tenkaraki, kitebebek naa ninye, na kiteerruma ata tewueji needo oleng'.

Kesipa oleng' ajo ketii irishat naatii enkirowuaj oleng neeku keyieu ore teina rishata nikiata ena mashini metaa keisho yiook enkijape nemikining enkirowuaj teniyieu duoo nirura naa irura oleng' ore enkae meyieu ena mashini netaana oleng' amu ore ina kijape enye naa kin'dim sii aishoo emoyian ore enkae naa kejuti emashini metaa sidai.

Keaisidai amu Kore serkali natii ena rishata naa, ketonyua ajo woi emanaa enkop pookin apuonu apik ena toki naipirita esiai e digitali o internet metaa Koree pookin ngai te wueji natii naa keidim ainoto, neas esiai enye oloing'ang'e. Neidim atodua esiai nagira aasai tolosho pookin te ine wueji ake, mindim ninye ashomo kake, ias ake teine wueji nintumia ake inkuti ropiani me iropiani kumok

Kore manyisho enarishata naa ketii belekeny oleng' amu, etaa inepu naa iltung'anak etonyorra sininche duo apuo aitiship ate towuejiting napashipasha. Kore duo enasiai na kebaki nai nitaasishe nkuti olong'i are, itu naa idip duo siyie aitimisa esiai enkang' ino, itu shet kaan, nebaiki naa nitonyora ake esiai naa ila ake aton, neeku epuo iropiyiani nitu iret kean, itu iret enkang' ino, itu si ninye iret olosho. Neeku meesidai duo. Keyieu niking'asa ai timiza natii siadi, pekitalaki duo apuo ataas enasiai. Kore si enasiai sininye kesidai amu, kore duo oltung'ani otaasishe ewiki pookin, idim atoriko ormarei lenye ,enaa irik ang',ilo ake siyie naa alo ayeng'yeng'a oleng' amu, shukoki na sininye osesen enashe meyeng'yeng'ayu, nintoki aanyu nkulie olong'i niasishore.

Oree peyiee iirony olakira isiet, nabo, naudo oo reli in'dim anoto nena baa pooki naishaakino nias amu ketii atua esimu aang' nekinapaa oshiake too nkaik neeku ore piin'dip aironya niin'dim aisuma makutitik niyiolou ajo kaji ikunari ompaka naa niyiolou siyie.

Ore enedukuya naa keyieu nekiata enkare sapuk oleng' naa kin'dim akukuyie inkaik ang' naa nekinyayu naaduo oloirerio lotii atua inkaik amuu ore eton itu inos en'daa naa meyieu netii oloiterio torronok amuu keidim ayau imoyiaritin sapukin oleng' naa keidim, neeku ore eton ituinos enadaa keyieu nintuku inkaik inonok metupuku oloiterio ore enkae tena ore isaanini loopiki in'daiki keyieu naa kenyili oleng' metaa ore en'daa siyie ninos naa kesidai tiatua osesen lino naa keisho biotisho sidai oleng' .

Keetae talanta naa kenyor oltungani makewon naa kenyor sii duoo ataasa pooki rishata alak osesen lenye amukeeta biotisho sidai . Ore sii enkae naa kekwet oltungani metaa ore taisere enye neaku eshakinishore enye ina kwetata , neshet kewon , niaku kishhori sawadi oleng.

Ishakino ore wuejitin ang nikiasishore tosiatin aang naa ewuoi na keitukuni metinyila metaa ore duo sininye afya naa entoki etipat nasuju ena keasi pooki olong, pooki rishata, ore si enkae na nchere ore nkejeka ,keyieu na ore intukisho towoi sidain na kinchop duo silipas anaa namuka pemiroro enaare sapuk kebaki nikiyaki moyiaritin torokok oleng, ore si enkae ore kiasisho oleng keyieu na ekinchori siyie erishata nipik enchoto ino.

Keetai esiai edijitali naewuo ajing'u tenkaraki naa erishata naibelekenye. Kake ore sii ninye ena siai edigitali naa mee sidai amu ketijing'a ilang'eni kumok oleng neyiolou ajo ore iltung'ana kumok neipirie inchot enye, biashara enye neas ata impisai enche nawuo akonor naake eimunye esiai oloing'ang'e awuo akonor. Kake etii naa ilang'eni oitamoo ate esiai naa mesidai, keidim atupuroki iltung'ana duo iropiani enye natii oloing'ang'e, keidim airorie neari iltung'ana, neaku ninye eitamoki iltung'ana aliki, meishakino neasi ena peyolou ajo ore sii ninye oloing'ang'e neata entoroni enye amu kesidai duo oleng kake ore entoroni enye amu kesidai duo oleng kake ore entoroni siininye enye naketorino amu ore lang'eni netaa torrok oleng.

Ore tena rishata aang' netaa kegeluni ilarrikok, ore ilarikok netaa kishori ninche inkofisini naasie isiaitin enye duoo aasaki iltung'anak lenye kake ore duoo kuna ofisini enye eeya ninepu inaigroki neji ore ena opisi nebaiki naa enaasaki esiai eluboto naje ore ena ofisi nebaiki naa enolarikoni loje aikunari naa neija neeku ore ilttung'anak teneyieu eretoto naa piilo nena ofisini nisipu ilkigerot lootii inewueji niyiolou ajo ore ene ebaiki naa katum olarikoni oje, ebaiki naa ore ene enewueji aomonunyie metaa kaaretokini sinanu naishori impisaai nalo alakie nkera tesukuul pee etilaki naa duo sininche aanoto ewang'an enye etaisere, kake keimu naake duo enkisuma olkigerot nishori ilarikok iwuejitin enye naasiakinyie iltung'anak teluboto, keetai sininche duoo ildukai lootii eluboto naje naa ore ilarikok le luboto naje lilo duka nebaiki netii, neeku inewueji epuo aatumie duoo imbaa pookin naipirta eluboto enaa olosho telulung'ata.

Koreneesiai edijitali naepuo noopa ajing'u tengarake erishata naibelekenye sininye nenyikaa sii sininye eng'eno ooltung'ana leina rishata, neaku keetai duo ena siai naake eyai ilkimojik loltung'ani aah kore ninye noshi rishata ilo aibung' duo enkipande ino naakeyai ilkimojik linono, ore ing'oru sii esiai naake eipirita esiai esirkali naakeyai ilkimojik linono amu keyeuni iltung'ana loosinya oleng'. Neaku kulo kimojik ipik naaduo siyie atua emashini neutu ajo kamaaele tung'ani kanyoo etaasa naakai etiu roruat enyena metaa keekore duo digitali naakeeta esidano enye nautu naa ajo kore oltungani oje mesinya, kore ele kesinya peas ina siai neyiolou naaduo sininye olosho anaa sirkali pooki telulung'ata.

Itodolu ena njere ajo kore erishata naake ibelekenye oleng', ore tena rishata saai naa mekure doi oltung'ani oasisho kake etaa eng'eno enye itumiai nitobiruni mashinini naas esiai naake ishaakino neas oltung'ani. Ore piisipu duo ena siai naake epuo atur ng'umot oltung'ani ketur ewoji naado oleng' keng'umoto naado oleng', neeku kebaiki ade ake naake eurokino ena kulukoni. Neeku keyeu duo naa kore ena ng'eno naata oltung'ani nitobirieki emashini naake ninye nalotu atur, netur enaa oltung'ani netur ninye ng'umot naado oleng' metaa ketumi enkare naake itobiri Kuna ajijik o nkanyit metaa ore duo eng'eno oltung'ani nemekure aa ninye naasisho atur ena gumoto amu kegol oleng', Neeku kemashini, neeku keyeu duo neyauni mashinini keninje naasisho mekure a oltung'ani.

Ore tenkaraki esiai e digitali naewuo ajingu etaa ore sirkali ena rishata naa keitumia sininche ena digitali natijingwa aasaki iltunganak isiatin. Aa nchere ore naji teniyieu nilo aibung enkipande naa ketii mashinini naautwa sirkali naa keosh oltungani empicha neutu ajo kengae ilo ninye anaa teneyieu duoo neya enkae kipande naa keoshi empicha nepetokini kenya ena kipande metaa ore sininye naa ina sura enye nautunye peyiolouni ajo kangae dii ele naa kangae enda kipande neton

Kaitadamu ajo ore esiai eunore odaiki tenarishata naa, ketonyorra iltung'anak oleng' kake, keetae no apa mashinini nabukorieki enkare apik kuna daiki kake, mekire naapa etii oltung'ani. Neeku, keitobiri nkitua mashinini akeyie na keim enkare akutitik, nebuku si enaare akutiti metaa kejing' enkulukuoni nelo ajing' intana okuna daikin metaa, keoku akutiti, nea enkare sininye pooki olong', pooki rishata akutiti, alang' enapa naa kelotu oltung'ani alo, errumoo nepik enkare, taata, nitoki apik tadekenya, kake ore naa tankaraki eng'eno naewuo ajing'u, ketee epiki enkare, neeku kelo akutiti openy, neim ake enkulukuoni alut, neeku eteok enadaa neoku okeng'.

Ore olkikua naa keata enkare sidai naata sii esukari tiatua. Ore duo ena daa teneyieu ninya oltung'ani naa ke ikinyu aitai ele shoni le oriong, metaa ore pikinyu ele shoni naa inyaal ena natii atua, ninyaalu niijoo ena are amu keata esukari neaku olchoni duo irip pee minya oleng amu kiindim atudung'o olng'ejep neaku eitaini ele shoni le oriong' ninyaal ena natii atua anyaalu ena are pee itumoki atoijoi.

Ketii naa erishata eopa wenetaata kake kepaasha naa tenkarake rishat siininche natinyikaitie, neaku ore inkera ena rishata nawuo sukuul naakeitamoki naa sininche eneikunaari enkop amu ore enkop e sai netaa ene dijitali. Neaku keitamoki siininche eneiko peisomare dijitali, eneiko peisomare kuna mashinini naetuo amu eishoru serkali pesho, neitamoki metaa ore siininche naakewuo nena roruat nagira siininye anyikaa enkop tenkarake, rishat naa enye naibelekenyate.

Kore enkisuma ena rishata netaa ewa entoki najo digitali. Niaku ore duoo oltungani oyieu neitamok inkera ,nepikita video, neeku keya ninye emashini enye nira akutiti, nitamokisho ,nirekod naaduoo enda mashini ajo kainyioo easita, kainyioo itamokito .Ore idipa ina netii naa kulie app natipikaki kuna mashinini naa kepik ena video, neton terishata naado oleng. Neeku keeta eisum iltunganak lorishat napashapasha tenkaraki keetae naa app naake ebaiki naa epiki ina video neton terishata naado oleng.

kitodolu nchere ajo kore tenarishata naa keyieu oltung'ani naa iyiolou kaan tiatua oriong ajo kore nanu tonkarn niyiolou olgilata lino niyiolo enkop ino nimanya niyiolo ajo kamaa iyie tiatua ilo gilata lino ira oliaji neeku inakata indim atolimu siiyie ajo ara oliana aji ara olele gilata kaaji enkarrna ara olena ang aikunari naa nejia pekitilakini naa atayiolou iyie ajo ira iyie oliashoto naa ira oliaji.

Kitodolu nchere ajo ore irmareita lena rishata keyieu neuta ajo ketii ornyora ormarei, ketii enkanyit amu ninche naa nashetu ormarei odupa, netumi sii inkera amu kemayian enkai ormarei sininye , nirukieki enkaei metaa ,keyieu ore ormarei duo netii tenebo entangile orpayian onkera pee tilaki naa sininye ormarei atijing iroruat natii pooki ngae .

Kitodolu njere ajo keetae duo emasho na kidimi ataas, na ore enamasho kebaki neyieu duo sininye enkishopo sidai, naishopo iltung'anak amu, keyieu na sininche kore inakishopo kenya, itoki sininche aponu adol ate, nidol ajo anyorriki, kitaasa apa emasho sidai metaa, ketii idamunot enche, keidim airekoda, nedamuni na sininche metaa, ore sinche emasho, nerropilu amu keyiolouni naa ajo kore kuldo, na lenashoto tena masho. Kore kulo, na ninche oitasheki enashoto tena masho. Ketilakini naa pedamunoi temasho nataase, terishata onkulie rishat naponu.

kesidai oleng naa keitamoki iltung'anak esiai naipirita imoyiaritin torok. natijing'utua enkop naa mebaayu neaku kelikini iltung'anak pee etum apaash nerip naa ate tenkaraki ore biotisho oltung'ani naa enetipat oleng'. neaku ketii imoyiaritin oleng' naa mebayu. neaku kesidai metaa eitadamuni iltung'anak ana ake naa ore sii ninche duo letaa einoto ina moyian, nelikini sii ninche , mee mwisho ee maisha ina. eton ake endelea maisha. ore naa sii ninche kelo lemeeta neitadamuni ajo, ketorono dukuya metaa pee elam naa duo sii ninche ate minjo etum nena moyiaritin.

Ore ena rishata netaa erishata e digitali ,keetaa esiai naitumia imashinini naimita ake oloingange, keitumiay sii internet . Neeku keetae imashinini naapaasha na ke kene digitali kake measisho metii entoki najo internet . Neeku idol oshi naa tiktok, keetae twitter , keetae whatsapp, keetae facebook ,keetae instagram, keetae youtube , keetae telegram . Ore nena tokitin pookin naa app natii atua mashinini ang kake keitumia ninche entoki najo internet. Ore sii enkae naa keninche nalimu olomoni pooki ootii olosho.

kore sirkali ena rishata naa kitegemea naduo sininche ushuru kidogo nasot naduo sirkali te poki shoto ipirita esiai e biashara ipirita esiai enturore metaa kore sininche duo sirkali naa kitegemea nena kuti ushuru nadung petilaki naduo sininche aibung'a olosho ore sii enkae naa kipoti ilaasak lotudung'oki inas iropiyiani nekuo aitamak ajo kore kuna ropiyiani neshomo enchoto najie naa ore pewaki naa tenkaraki ena wena.

keitodolu nchere ajo keetai esiai napirita isiatin naa paasha paasha tena rishata kake keetae naa duo itung'anak loigeri pee itamok iltung'anak eneikunari ina siai aisul ninye esiai ee digital nagira aendelea neaku keetae iltung'anak loopuo aitamok aajo ore ena siai naa inji eikunari naa keyieu iltung'anak oya erishata enje ainining'u naa duo maswali naiparuni neijibuni metaa ore duo sii ninye ele loewuo netum ajo eishiaakino naas ena nasuj ena roruata paa atilaki naa duo sii nanu atijing'a orkreti leina siai.